Jogo modak e aluorana nindo e bwo net mothiedhi mondo gingeng' suna makelo malaria kik kagi

E alworana tuoche mohero mako nyithindo, en kaka maleria, migongo gi nyaldiema. Tuochegoeko emohero mako nyithindo ahinya ahinya.